Tijni itimo e aluorawa, itime e puodho maduong' kendo puodhono ipuro koda masinde madongo mag pur. Ikome gi masinde bende madongo nikech en puodho maduong' ahinya. Ka osepure ma ma okome to imiye ndalo mondo odongi kendo kama opidhe okoyie mondo chiaye kata jamniodonj owuothi. Ibiro weye kuom dweche moromo mondo odongi ma ogol kodhi mare bang' golo kodhi ibiro weye ka ochako mondo otuo to ibiro chak kaye kata gole e puodho mae be itimo mana gi mashin madongo

Tijni itime e aluorawa e puothe magwa kata mawang'iewo gi jok moko. Mokuongo, ibiro pur puodho kaeto iweye mondo chieng' ogoye otwo buya. Kakoth ochwe kata matin to ibiro komi ibiro kom kodhi e puodho bang'e kosedongo mowe lowo to ibiro ket mbolea. Bang' keto mbolea to ibiro chak doyo mondo kik buya yombe. Bang' ka osedoye to ibiro miye kendo ndalo mondo chak kendo doye. Ka oromo doyo ne mar ariyoto ibiro weye.

Ka aneno gini, paro mabiro e pacha en pith mar anguro. Kendo itime gi ji mohero pith. Matiende ni giloso kamoro ma inyalo lor maber ma anguro ok nyal wuok oko. Iolo ne gi chiemo eie kama gidake no to gichiemo. Bang' ka gisedoko madongo, to iuso gi ne joma uso ringó mar anguro, kendo ji ohero chamo ring anguro kendo omit. Kendo ringe iloso godo sausage kendo iuso.

Mor ma aneno kae ni, ikelo sama opidh kodhi e kuma iluongo ni seedbed gi dho ngere, kata kuma ipidhe kodhi. Kendo gidongo maber gi te. Tijni en tich ma ngényne joma ohero tij puro kata joma osomo tij puro timo. Kendo ikomo kodhi, kendo irito gi maber. Bangé to itero gi e puodho mondo gidongi gigol chiemo kata keyo maber ma idwaro. Ibiro ol ne gi pi, kendo iritogi

Tijni itimo e alworawa ka japith mar jamni mar dhok gero kuma dhok ninde, kata kund dhok, kendo irito gi maber, kendo olosnegi kar chiemo makende. Kendo kuma gidake, iloso maler, matiende ni two ok nyal bedo mayot mondo omakgi. Ka ogol gi koma gininde ni to iyao negi rangach machielo matero gi kuma gichieme, kata ginyalo modho e pi. Ma en pith ma itimo ahinya kuonde ma ji nitiere gi lope madongo.

Ka angíyo pichani to mor mabiro, kata makelo, gima kelo morni en neno ni jamni ma ipidho, dongo maber kendo nigi mor. Nikech onge twoche mag jamni mamako gi. Kendo sama jamni iye opong' to ibedo gi mor nikech ingéyo ni ibiro yudo jamni machielo matin. Ma nyiso ni kwan gi dhi medore kendo. Sama kwan gi omedore to japith bedo gi mor. Kendo jamni ma onyuol matin, ritogi kelo mor ne japith. Ka oneno picha margi kaka ginino ka gitindo.

Ka arango pichani, to aneno keyo maber mar alot mar kabich. Kendo opange e gari kopong' kendo aneno ka jauso kata ja ohala golo gi e gari kendo pango gi kamoro mondo ousgi. Ka angíyo pichani to aneno ka keyo ni owuok maber nikech alot owuok madongo kendo gin gi rangi majaber maywayo wang' ma ji thoro hero. Tijni itime gi jopur ma ongéyo pimo ndalo mar puro koda keyo.

Ka atimo tijni, to japur kata an matime abedo gi mor e rito jamni ma gin rombe. Nikech chiembgi thoro yudore kuonde mangény kendo inyalo pidho gi kuonde ma chiemo ok ngény ahinya. Chiae mar rombo ma ipidho, thoro gi medore e namba kata e kwan nikech ginyuolore mapiyo e higa, kendo mae miyo japur bedo gi mor, nikech ongéyo ni higa achiel, chiae mar rombo, nyalo nyuolore diriyo kata dichiel, kendo miye yuto maber.

Ka aneno pichani to aneno chiae mar dhiang’ maduong’, ma ji mang’eny oyuoro ne mondo omake. Mae nyiso ni chiae ni kata dhiang’ ni, olokore mager kendo odwaro rito makende nikech onyalo hinyo kata ng’ama rite kata jakwath mare, kendo aneno ka ji oyuoro mondo omake kata otueye nikech ng’ato achiel kende to oheo gi teko kendo onyalo hinyo kata onyalo yombe kod ngwech ma oringi molal kata odonje puothe ma oketh cham.

Tijni itimo e alwora wa e kuonde ma nitiere puothe madongo kata malach. Kendo ipuro puothe go gi masinde mag pur kata tinga tinga madongo mag pur. Ka osepur puodho to ikomo kodhi e puodho, kendo puodho no ichielo ma jamni kata chiae, kata ngáto ok nyal donjo ma wuoth e puodho kanyo kata keth lum ma opidhe. Ka oseromo keyo, to ikaye gi machine madongo, to seche ma ingáde to nitiere machine matweye kendo pange maber. Kasto itere kar keno ka iike ne uso.

Puonjo ng'ato kaka onyalo timo tijni. Mokwongo, kapok ochako timo tijni to nyaka ong'i ni kuma odhi time tijni oloso maler kendo en bende oruako gumboot maler kendo ok onyon godo owuoyo mar dhiang. Gima odhi nyiedho godo bende nyaka bed maler. Obiro tweyo tiend dhing’ machien kendo nyaka obed ng’ama ohero chiae ma okgo dhiang’ sama odhi nyiedho. Obiro luoko lwete maler kendo ma oluok godo thund dhiang’, mondo kik tuo mo a kamoro mak dhiang’ sama onyiedho.

Pithni mar gwen kata gweno ni kod nengo ma malo, nikech chiemo ma gichamo, gichamo chiemo mangény, kendo bech chiemo magichamo ni malo. Kendo gidwaro arita maber, ma two oknyal mako gi, nikech two ka omakogi to ginyalo tho te magirum. Kama gidake, nyaka rit maler kendo bedo kanigi liet ma oromo mondo kik gweno gam two ma idendo ni pneumonia kata two mar ngích. Kagiseromo ndalo, to japur biro uso gi e chirni kata hotende.

Tinji oselokore bang' kinde e alwora nikech en tich manigi yuto mamalo. Sama irito chiae kata dhiang' maber, sama itere chiro. Ka en dhiang' ma dende ler, matiende ni onge two machando dende, to ibiro use e nengo mamalo. Tijni itimo gi joma ongéyo rito chiae, kendo ongéyo thieth mar chiae. Kendo itimo gi e kuonde man gi thuolo madongo maginyalo wuotho awuotha to gichiemo. Bang' ka gisechiemo to iduoko, iduokogi, iketogi kargi.

Tijni itimo e aluorawa gi jogo mong'eyo pith kendo ong'eyo ma osomo tuoche machando kata manyalo chando jamni, kata gi joma ong'eyo kit chiemo ma jamni mar dhiek ma ipidho duaro. Sama itimo pith machal kama, nyaka ibed ng’ama ong’eyo ndalo ma chiae iye opong kendo nyaka imiye rito makare ma nyaka seche ma okonyore ikete kar kende mondo kik chiae moko kik nyon manegi chiae matindo ma onyuol. ka ochopo sa uso to itero gi e chiro.

Mor mabiro ka aneno kae en mar neno chiae matin maonyuol kendo sama onyuolgi gineno mabeyo kendo gi muol ahinya. Mae miyo japith bedo gi mor ka oneno ka kuan mar chiae ma en godo medore, kendo sama giseromo kata gibedo madongo mang’eny to en gi thuolo mang’eny kata mamalo mar tero gi e chiro kendo usogi bang’e to obedo gi yuto ma malo mar omenda. Chiae gi inyalo ti kodgi kaka chiemo.

Ka arango pichani to gima timore kae, aneno ka mae kar pith mar chiae kata faras kata punde ma iringo godo seche ma itimo tuke mag ng'wech. Kendo irito gi maber. Kendo ipuonjogi ng'wech gi joma olony ma ongéyo ritogi. Kendo ngényne iyudo ka iluokogi, iloso dendgi maber, mondo kik two makgi. Tijni itimo gi jogo ma ongéyo ritogi. Kendo imiyogi chiemo ma oromo, kendo nyaka time gi joma oherogi.

Mae en boma. Kendo aneno ka ji wuotho kochimo yore ma opogore opogore. Kendo aneno mine ka obedo piny kendo uso. Uso ni en ohala maber, mamiyo ngáto yudo yuto ma onyalo konyore godo e ot kata gi joode e yor yudo omenda mar nyiewo chiemo kata gi gik mamoko. Ohala nigi ber nikech omiyo ngáto bedo gi geno mar yudo omenda. Kendo uso, joma ousnegi, bende dhi tiyo koda gik ma gi

Gige tich ma dwarore e tijni mokwong, ngáma timo tijni nyaka obed jalno kata ngáno ma osomo rito chiae, thieth mar chiae, kendo ongéyo tuoche machando chiae. Kata yiedhe ma imiyogi, ka oseneno kata osesomo chiae no ma oneno ni ma e two machande. Obiro miye yath ma owinjo kod two machande. Sama otimo ma, to enbe obiro rwako gik ma omako go chiae, mondo kik ogam two koa kuom chiae. Kaka gik ma irwako e lwedo, gumboot ma owuotho godo ka.

Gima biro e pacha ka anono tijni, to aneno ka otek ofukni mang’eny mangi kodhi ma osechako dongo manyiso ni kae en kar pitho mag yiende kendo itime gi joma ohero aluora marwa. Ipidhe e ofuke ka mang’eny, bang’ ka oseromo ma koro inyalo pidhe e loo to ibiro chak use kata ichiwe nono mondo opidhe. Rito aluora en gima maber nikech aluora ma yiende ng’enye thoro bedo gi koth mangeny nikech yien yuayo pii kendo pii konyo e pur.

Kaa aneno kata anono picha ni to aneno kambi mar tandarua moger kendo aneno jogo ma orwako abuog rombe ka achiel koda jogo ma ng’ato ka ng’ato ochung kar kende ka oting’o ogunia gi kibuyu kata kibuche, to gichung’ kar kendgi. To jogo maneno bende oruako abuog rombe manyiso ni ng’ato ka ng’ato ritore mondo kik ogam tuo, tuoche kaka mayudore e kor yamo kaka tuo mar corona mane obiro kata tuoche mamoko ma ng’ato nyalo yudo

Tijni kane atime mokwongo ne ayudo keyo maber mar cham, kendo mangény. Nikech, ne apuro puodho e sama o owinjore, kendo akomo e sa ma owinjore. Bang' komo, puodho ne odo maler, ma buya otho, kata owang' ma orumo, ma oknyal mono cham dongo maber. Bangé ne aketo mbolea mamiyo cham dongo maber kendo yudo chiemo maber. Bangé ka oduma ne oseikore, ne wagolo gi e puodho, waketo gi gitwo, kendo wakano gi, rito

Gini thoro yudore e aluora marwa kendo ipidhe kuonde mang'eny ni mar en chiae mangi nengo kendo berne ni onyuolore mapiyo. Itiyo kode kaka chiemo, ma tiende ni inyalo tere e butcher, bang ka oseyang’e mobedo ring’o kendo ji ohero ringe. Ngeny ichame e magawa kuma ji thoro dhie e budho kendo ringe mit ka othol motwo. Omiyo en pith maber ma miyo japith yuto ma malo sama oseromo, osedongo ma oromo uso mare.

Ka arango pichani to anono gima timore kae. Mae en chiemb jamni, kendo oselose, kata ilose mondo omiye kata okan ne jamni gicham ndalo ma oro nitiere. Ingáde matindo tindo kendo ikete kamoro achiel ka irito mondo omed ndhadhu moko e iye. Bangé to itweye maber mayamo ok nyal donjo e iye, mondo okete obed mangích. Kata okethore. Bangé to ikane e ot.

tijni itimo e aluorawa kendo en tich ma ng'ato nyalo timo kata e i dala mare kata e bungu machiegni kode, to itime mana bang' ka osepuonje kaka inyalo rito kich mondo ibed gi yuto man malo mar mor kich. ka osepuonje to ibiro dhi ikao barua ka sirkal manyiso ni ipidho kich kendo kuma ipidhe no ok oyie mondo ji wuothe kata chiae nikech kich gin giger kendo ginyalo kelo tho. Sanduge gi ibiro nyisi kuma inyiewe kendo kaka iketo gi maber ma.

Gima biro e paro ka aneno gini to nyisa kata nyisowa ni odiechieng' ka odiechieng', dhano kata ngáto nigi paro ma opogore opogore. Paro mar manyo omenda kendo ji chiewo gokinyi ka tiyo kod nyamburko ka dhi e boma mondo omany omenda kata pesa ma ginyalo konyore gondo e ngima gi. Kendo iyudo ka ngáto ka ngáto dhi mana e yore kendo owuotho ma piyo piyo ka ochimo mana kuma ne oparo kata kare mar tich. En wuoth ma onge deko nikech.

Ka aneno pichani, to aneno nyithindo kata rowere matindo ka gidhi manyo pi, kendo gin gi mor mangény e chunygi. Ma nyiso ni e alwora gi, gionge gi pek mar pi. Kendo kata kaka giyudo go pi, en yo mayot, kendo ok onyal kelo hinyruok kata wito ngima, ma en gima ber, ma otim kendo orito nyithindo kata joma dongo. Pi en ngima dhano, ma nyaka ngáto ka ngáto nyaka ti godo kata jamni kata chiae. Kendo kuma iome aneno ka olos maber ma ngáto ok nyal gore piny ma tur kata wit ngima mare. En kuma

Ka aneno pichani to aneno ngáma miyo ma nigi charan mare mar twengó, kendo aneno ka otwangó kitamba moro kanyo. Ma nyiso ni, en tich makelo yuto nikech bang' ka osetwangó nanga ni, ka ne en mar ngáto, to obiro chule omenda mar twengó, kendo jatwengó biro yudo ohala ma onyalo ritore godo kata onyalo nyiewo godo chiemo mare. Ma en tich lwedo ma ipuonjo ji kuonde somo magwa ka polytechnic gi dho ngere. Kata ngáma nigi kare mar twengó nyalo.

Tijni nikod nengo e alworawa nikech itime gi joma olony kendo ingíye gi joma olony, mondo kik okel hinyruok kata wito ngima. Tijni bende itime gi ji mangény e piny masani kendo jogo matime yudo tije mangény nikech ji mangény gedo. Igero udi kata igero nderni. Kendo iyudo ka ojende kata mon bende time nikech sani ji ok oyiero tich. Ng'ato angáto nyalo timo tich ma olonye, ma opuonje maber, kata opuonjore. Kendo en tich manyalo miye yuto mare ma pile ka pile.

Gima biro e paro ka aneno gini, to abedo gi paro mar dongruok mar bombe gwengewa kata alwora marwa. Nikech jolony, kata jodito, kelo mwandu mangény, e gwengewa kendo ipuonjo ji kaka onego gitim kata waneno lokruok kata dongruok ma biro bedo ni osetimore bang' higni mabiro. Ma en bura kata riwruok mar jogo makelo dongruok e gwengewa kuonde ma wadake. Kendo gichiwo omenda mar dongruok, ma igero godo nderni wa ma ichiwo godo puonj ne joma somo.

Gima biro e pacha ka aneno pichani kata anono tijni, en bad migao mar sirkal. Ka ochakore kuom police wa kata obila nyaka jodito mag sirkal ma malo. Nyaka chiefe wa kata ogai mag kor gweng'. Mae en bad migao mar alwora marwa kendo gikonyo e thiro weche kaka mag mahundu matimore e kor gwenge. Kendo gikonyo e weche kaka mag rito alwora magwa. Omiyo ipuonjowa ni nyaka wabed kodgi machiegni mondo sama wabedo gi pek.

Tijni nikod nengo e alworawa, nikech onyiso timbe mag oganda kata tuke mane oganda nigodo. Tijni, moro ji nikech seche ma wayudo welo ma oya e pije maoko, gikelo tuke mabeyo kendo mamit. Ma joma oya e pinje ma oko gombo mondo onen. Kendo gimoro oganda, moa e pinje maoko kata wan wawegi. Mae achiel kuom timbe mag oganda kaka miel gi owalo, goyo bul ka irwako welo ma oya e pinje ma oko, kata itimo nyasi moro amora mantiere machiegni kodwa.

Mae en picha mar doho. Doho en kuma iyalo e weche matimore. Mana ka ngáto odhi ataro mar chik, to ibiro tere mondo oyale, mondo jalno kana ngáno ma otimne marach, kata ma odhine e ataro mar chik, nyalo yudo kony mare. E doho kae, wantiere gi jogo ma ochung'ne doho, mawinjo weche ma otimore. Kendo nitiere jogo ma ochung'ne joma okelo ywak margi kata joma odonj negi gi ketho. E karkae en gi chike mage mar bur.

Ka aneno gini, to aneno kamae en oganda mar jo Maasai, kendo aneno mine ka orwakore ka luwore gi rwakruok mar ogandagi. Kendo nyiso ni mae gin ntiere e nyasi moro, kendo giwinjo weche mabeyo mamoro chunygi, ma okelnegi gi jotendgi. Ma en nyasi ma ji thoro winjo e weche mag dongruok. Dongruok ma idwa kel e gwenge gi. Kata kony ma oa negi e sirkal ma malo. Kata weche mag somo matimore e miere gi. Mae

Ka anono tijni, to aneno ka obila ochungo jalno mariembo apiko. Kendo onono oboke mare mar riembo apiko. Ni mar gima otimoni, miyo jalno mariembo apiko bedo ka paro chike mag apaya, mondo kik gikel wito ngima e dier apaya, kata kik giyud hinyruok e dier apaya manyalo miyo ngáto wit ngima mare. Kendo ka anene, aneno ka oonge gi ogudu mar apiko, mare koda mar jawuoth. Manyalo konyo abiria kik yud hinyruok mar wiye sama,

Gik makelo mor ka aneno kae, en neno kaka le odak e bunge. Kendo waneno, kata wanyalo nyiso ni le kaka ma waneno ni onyalo chiemo. Kata nitie gigo ma onyalo timo kaka dhano. Achiel kuom gi en kaka ochiemo, kata, chiemo ma gichamo, kaka gidak e alwora margi. Mae miyo wa wabedo gi hera kodgi. Nikech nitiere gigo bende ma gitimo, kaka waneno sani ji oa kuonde mangéng ka biro nenogi, manyiso ni gin achiel kuonde mag.

Ka aneno pichani, to aneno kar modho mo ma itiyo godo e gari kata apiko. Kendo aneno ka opong' ahinya, manyiso ni nitiere pek mar yudo mauta ma itiyo kata nyamburko. E picha man bathe no, aneno jodito ma ochung'ne modhi mag geche, kendo gitemo pimo gima omiyo nitiere pek mar yudo mauta, mafuta ma itiyogo kata mo ma itiyogodo. Kendo olero gima omiyo nengo ne oidho. Kendo kaka inyalo tim mondo oyudore machiegni kendo mangény.

Gini thoro yudore e alworawa kendo itiyo kode e yor oro barua ma dhi kuonde ma opogre gi alwora marwa. Gini inyiewe e kuonde oro misike kata barua ma idendo ni posta gi dho ngére. To ikete e tok barua kanyo manyiso kuma odhie. Kendo barua no, ibiro chulo omenda ma itere godo kuma odhie no. To kosechopo e office kata kuma ikao gie mokwongo. Korka iterogi ne jogo ma oornegi, kendo ibiro gochne jogo ma itero negi misike, mondo gidhi gikau.

Gima biro e pacha ka anono tijni, to aparo kata aneno medruok mar lony manysani mar tiyo gi yor mbui. Kendo itiyo kode e yo mapiyo. Ni mar ngáto nyalo yudo wach koa kuom ngáto machielo ka ok odeko kendo oyude sano. Ginyalo wuoyo e yor ndiko barua matindo, kata goyo simu to giwacho gima ne gidwa wacho, ba giwinjore. Ma en lony manyasani ma osekonyo. Nikech ipuonje kuonde somo magwa, kata ngáto nyalo donjo e mbui, to opuonjore somo ma ok okao

Ka aneno pichani, to aneno ni mae en kar uso chiemo kata uso ringó. Kendo aneno ka nitiere ja uso, kendo nitiere ringó ma iseket e ratil ma opim nengo mare. E picha kanyo to aneno nyidendi ariyo ma odhi nyiewo chiemo kendo gisewacho magidwaro kendo osepimnegi koro gichudo mondo omigi ringó ma gidhi nyiewo. Mae tich uso, en ohala maber mamiyo ngáto yuto, to kendo ngáma odhi nyiewo ringo bende bedo gi yuto mar yudo chiemo kama ler ma odhi chamo kod joodgi.

Ka anono tijni, to aneno jopuonjore ka achiel koda japuonj margi. Kendo omi gi gigo mag somo mar lony manyasani ma itiyogo ka oriw, ka otudgi kata oriwgi gi yore mag mbui. Ma en somo ma ipuonjo godo nyithindo ka giwinjo duol ma wuok ka achiel koda picha ma gineno kendo miyo gi yot mar ngéyo gima timore mapiyo. Somoni konyo nyithindo mar timo tich ma japuonj omiyogi, kendo yao pachgi mar

Ka arango pichani to aneno josomo ariyo matindo, manitiere gi mor mangény, kaluwore gi somo ma gitimo sani. En somo mayot kendo okelo mor ne jopunjore. Nikech jopuonjore nyalo chiko itgi, giwinjo duol ma wuok e machinde gi kata gigo mag somo ma sirkal ochiwo. Ka giwinjo duol to gineno picha, mae miyo gi gibedo gi tich mayot, kendo gifwenyo gima timore mapiyo. Somo ni ipuonje gi jopuonj ma osetiegi, e yor somo ma nyasani ma idendo ni CBC, kendo en puonj maber.

Ka aneno pichani to aneno josomo matindo, ma ngáto ka ngáto obedo kar kende, kendo omi gi gige somo manyasani. Kendo aneno ka gintiere koda mor. Nikech ginyalo winjo duol ma wuok e gige gi mag somo. Kendo ginyalo neno picha mamiyo gi paro kata ngéyo gima timore. Ma en lonya manyasani. Kendo itime e sikunde magwa. Kendo en somo ma piny owacho ochung' godo matek, nikech omiyo nyithindo bedo gi paro ma malo kendo gihero somo ka giparo.

Mae en somo ma imiyo kata ichako puonj nyithindo matindo seche ma pod gidongo. Somo ni ipuonje e sikunde mangény, kendo en puonjo ma sirkal ma malo kata piny owacho omako matek. Kendo sama nyathi somo to omiye gima ochike ite, mondo onyalo winjo duol ma wuok kendo oneno picha. Ka otimo kama, to biro miye paro mar ngéyo gima duol gi picha nyiso. Mae konyo nyithindo kendo chiewo pach nyithindo mar ngéyo gima timore kendo bedo.